Nĩ metha-inĩ baba aikarĩire gĩtĩ anyitĩte mũkwanjũ, nake mami arũgamĩte akĩnengereria baba irio, irĩa ikunĩkĩtwo hamwe na maaĩ.

Gĩbiriti gĩtũmagĩrwo riko-inĩ rĩrĩa ũrenda gwakia mwaki wa ngũ, kana gwakia makara, rĩrĩa ũrenda kũruga irio kana cai. Ningĩ nĩgĩtũmagĩrwo gwakia karabaĩ kana gwakia tawa.

Anene a kamboni ngũrani marĩ wobici ĩmwe ya thirikari makĩarĩrĩria ũrĩa mangĩhota gũteithania, nĩguo makũrie biacara ciao na mahote kwandĩka aruti aingĩ a wĩra.

Mwanake ũmwe na airĩtu atatũ, mekĩrĩte itenge marĩ thĩiniĩ wa igongona igemu rĩa rũracio. Marĩ harĩa mbere magĩthũngũtha na nĩ akenu mũno.

Mũheyani wo mohoro ma ĩmwe kwa ĩmwe, na rũthiomi rwa gĩthũngũ, ũrĩa wĩtagwo Jeff Koinange. Na ni arĩ ngumo na igweta thĩiniĩ wa mathaa ma thaa ithatũ cia ũtukũ.